Ore lorwat sidan enkisujata oonkaik naa keishaa niisuj inkaik to sabuni. Neyiou ake sii naa ore enkare nisujie inkaik naa enkare sidai neitu eitaasi ae. Naa ore enaa are nifaa naa enkare naruko naa kegirai abuku tiae toki mee enkare nairagita. Neyieu sii nintuku nkaik aitobiraki aitayu oloirerio pooki. Ajo nanu nenaa irorwat sidan enkisujata onkaik aitobiraki.

Ore inchoi naa keishaa neisuji te pooki rishata. Naa keyeu neisuji abaraki, eitumiai esabuni neitumiai sii disinfectant. Ore ai naa ore inchoi neyeu nekiutaa inkera kutiti peyolou enkoitoi naishaa eitumia choo Ore sii eneunii neking'as ake ajo, ore pooki kata nintumia choo, nisuj inkaik abaraki nekindim aibooi imoyiaritin tosabuni, tenkare sidai naruko. Ore peking'or nena pookin, nekindim aibooi imoyiaritin naitang'amuni tonchooi.

Kore enkabila olkarash lerwat lanyor nanu naa ile cotton. Kanyor ilkarash le cotton amu kepuyiapui. Ore sii ilkarash le cotton naa kelelek enkisujata naa kebik.

Enetipat peyie ias ena baye amu kumok iltung'ana omirr inkiri e kuna ng'uesi, neaku ore peyie ayieng' namiraki ninche nkiri natum impisai naidim ataretie kewon ai.

Ore peyie adol ena siai, naa kaitadamu nchere, enetipat eramatare oleng. Atake duo teneata oltung'ani esiai enye naigero tesirkali, enetipat ake teneata intokitin inono igira aramat tiang'.

Ore embaye nagira aasa tene naa kajo nanu inkerra empukunoto e dopa ninche egirai anap aya osokoni. Kore eramatare oonkerra naa enetipat oleng'.

Enetipat pee ias ena baye amu ore ena naa nabo e kuna biasharani kutiti nemeyou impisai kumok piinteru. Naa ore sii ewueji namirishoreki meetaai garama amu meyou enkaji sapuk naa ore ntokitin namiri tene naa idol ajo ntokitin keinyang'ita olorere anaake amu ntokitin nai, naitumiai tiang' pooki rishata. Neaku inatoki naake kemiri nmesioyo, neaku ajo nanu enetipat teneas oltung'ani ena amu biashara sidai.

Ore eton interu ena siai neyu niata eng'eno oombaa kumok naipirta eramatare oonkukui. Keishaa piiyolou imoyaritin naidim aibung'a nkukui oeninko piipashare nena moyaritin. Ore sii ai baye naa, keyou niata enkaji natii ositima amu ore kuna mashinini naa ositima eitumia. Ore embae euni, eyou ake niata mpisai naitosha ninyang'unye ena mashini o ninterunye ina siai.

Kanyorr ena baye amu ore eramatare ombatai keisidai amu kelelek. Ore eleleki enye naa nchere meyou impisai kumok piinteru. Naa ore sii enkitotiore enche nemeeta garama. Amu nkutiti tokitin ake inyang'aki anaa kuna poka nainosita tenakata kuna, naa ore embata sapuk piimirr neeta mpisai sidan. Neaku ore enabaye naa enetipat kanyorr nanu.

Enetipat ena baye temurua ang' amu aisidai teneiteng'eni olorere metayioloito tipat e kulo keek oibooyo emuoyian oonkoshua yoloti anaa kolera, neaku enetipat pii amu imbaa kuna napirita biotisho enche.

Ore tenadol ena siai naa kaaitadamu inchere keishia nikiata eng'eno naipirta biotisho oontokitin nikiramat tiang aa imotonyik ongu'uesin pookin meetaa ore naaji peelo nemuoyu niki nikiyiolou irkiek oshori nikiyiolou ajo kaji eikunakini lelo kiel peishiu

Keeta oshi enkolong' nataasa ena siai, naa ore sababu nataasie naa katala erishata nalotie olduka neaku naas ake enkinyang'aai te online nalak impisai nayakini ntokitin ainei ang' naa kaidim nanu atejo keisidai ena baye oleng' amu keitelelek esiai enkinyang'a.

Korena siai eramatare oonkineji e kule, naa esiai natang'amutua laramatak kumok temurua ang'. Ore esiai eramatare onkineji e kule naa keeta tipat oleng amu aikeeta kuna kineji kule kumok naa ilepu nindim aitumia tiaang' nindim sii atimiraki kulie tung'anak.

Ore ena siai eramatare nibelekenye oleng' tenkopang'. Amu ore taata nemekure eramat iltung'ana nkishu kumok anaa apa, etaa nkuti kishu ake moaare, moong'uan, metabaiki tomon eta ninche taata eramat iltung'ana netaa sii mekore eyou iltung'ana nopa kishu etaa kuna kishu tataa e kule ninye einyang'ita iltung'ana, ninche eramatita iltung'ana kumok.

Kore tenadol enasiai naa kaitadamu nchere ketii tipat pee kimbelekeny inkishu ainyang'u nekiramat inkishu e kisasa amu ninche naata mpisai tosokoni.

Enetipat enabae oleng temurua ang' amu, ore iltung'anak kumok lemurua ang',nimigero tosiaitin esirkali. Ilaramatak ake. Neeku kesidai naaji eniteng'eni, nitodoli tipat eramatare ekuna kishu ekule. Amu ore kuna kishu, na keeta kule, na kiidim oltung'ani atimira, netum impisai naretie keon, ormarei lenye.

ore ebae naitishipisho tenasiai naa nchere ore kuna ng'uesi, naa kelelek ramatare enche amu, ore tenkalo edaa nemeeta gharama aamu ore ninche nemegel edaa kenya ninche pooki toki.

Ore embaye nagira aasa tene naa oltung'ani onapita nkuk alaamirr. Ore ena jaa embaye nemeishiaa amu etanya sirkali e Kenya esiai endung'oto olkeek.

Ore enasiai, naa enetipat temurua ang' amu, ore iltung'anak lemurua ang', naa ilanyuak oleng'. Neeku, keyieu ake naji igarrin naaret ninche, penapie idaiki enche, aitayu tolchambai, aya osokoni apuo amir.

Kaisidai nenarikino tenadumu empalai naitasheiki enkishuiai amu , ore enkishui oltung'ani naa dorrop nemeyoloi oloiting'i. Pee ore ake peebau enkata nadung'o enkishui ai nemeeta iltung'ana lolmarei lai garama sapuk ama kore ena palai naitasheiki enkishui naa keitasheiki garama pooki neetake sii mpisai naaidimi aisho ninche.